Ore moyiaritin naidim atodua tiatua isinkirr, naa teninteru adol kulo ele sinkirri lino ajo menyaita endaa . Inoshi daiki ninang`aki tiatua enkare tenidol ajo meekure enyaita niyiolou ake ajo kemuoi. Neetai sii nkulie spots naibor naajing osesen lo sinkirri naa nabo e moyian ina. Naa yiolo eninko pee idol tenidol ajo meekure egira ele sinkirri aar enkare enaa oshiake naa tening`uaya sii olng`usil tiatua enkare naa tenintoki sii adol irangii loladuo sinkirri jo eibelekenye.

Yiolo enkoitoi nidim aiboorie enkinyiala ena duo are naramatieki isinkir naa tenintalam ilchafui. Metaa mebukokini ilchafui enaduo are amu ore ake pee ibukoki neidim aashomoito ainyiala kulo sinkirr idim ainosa lelo chafui. Hata sii enaare oo ltankin naa pee menang`akini ake, pee mepiki ilkiek amu iyiolo isinkirr naa menyorr lelo kiek amu kidim ainyiala breathing system enye.

Yiolo maana enye naa yiolo kulo aramatak pookin loo sinkirr, ile nkiremore naa kidim atareto ninche te nkishui e dukuya. A mu tenijo aramat enaduo siai ino niyasita naa ekincho iropiyiani e ntaisere. Naa ekincho sii mitubula biashara ino.

Yiolo entoki naji naa , teneidim oltung`ani ataramata laduo sinkirr oidim tiatua enkare naa keidim atoiu irkulie sinkirr te siana sapuk oleng. Amu tenidim ataramata iladuo sinkirr laa ninche ake iyata te nkare naa kidim ninche aitayu irkulie te nkumoi naa ekisaidia sii amu keidim oltung`ani atopua neilepie biashara enye. Keidim sii oltung`ani anoto irropiyiani tenemirr iladuo sinkirr neing`ua irkulie tiatua enaduo are.

Yiolo enkoitoi naidim ilaramatak enaduo kitotio naa yiolo te nkata olari enoshi kata aa sapuk endaa. Tenepiki indaikin atua orkempe yiolo tenkata arashu terishata olameyu nemelau laduo laramatak endaa, tenkaraki ore apa terishata olari neidipaki naa atushum indaiki aatipik atua store.

Yiolo kuna ropiyiani e sile neyawutua dupoto tiatua oltung`ani makewon o losho te lulung`ata. Naa yiolo sababu sapuk pee atejo ena teneyiolou oltung`ani ajo keeta esile e mbenki fulani ashu o oltung`ani fulani naa keidiim ataasisho oleng. Kidim ataasisho ,eeta enchalan tenkaraki keyiolo ake ajo yiolo enapa sile naishooki naa pee eshuk terishata naje. Niaku esaidia ina aret oltung`ani, iltung`anak pee etum ninche ataasisho too nkaik enche.

Yiolo enkoitoi naidim oltung`ani anotie irropiyiani te sile naa tenaitii oshi olturrur ora registered tiatua emurua ino ashu tiatua ake tiatua ake olosho fulani naa tenipuopuo naaji irara ina ilo turrur aapuo aomonu irropiyiani esiana naje. Naa iyiolo ake metaa ishooki intae nintokiki intae aapuo aor inaduo rropiyiani kulingana enibaba tiatua oladuo turrur naa ina enkoitoi naidim oltung`ani ataretoki atum iropiyiani te sile.

Yiolo nkoitoi naagira iltung`anak aalakie isilen enye tenkata apa naishiakinore naa kuna oshi keeta e oshi kuna ropiyiani naaji savings oltung`ani. Naa iyiolo kuna savings oltung`ani e kila enkolong. Yiolo ake pee ebaiki ewiki musho e wiki neetae irropiyiani naifaa pee ilak, netii sii ilkulie tung`anak loolak isilen enye baada olapa. Intibirr ake savings inonok kila enkolong yiolo ake pee ebaiki olapa nishuk inaduo ropiyiani e sile mpaka kenya enkolong nimput esile oiking`a.

Yiolo enkoitoi naidim sirkali aitumia naa eeewuo oshi taata olkerreti laa mikinchori esile tiatua branch yeyote tenaa iyata esile enkae branch. For example, tenaa iyata esile e Tala nijo aitoki aingo`ru ene Equity nemekinchori naa mpaka nintimisa enda sile apa niata e dukuya. Niaku ina oshi taata nagira amitiki iltung`anak kumok pee i qualify isilen oo ilturruri kumok.

Yiolo inkoitoi naagira kulo oisilenoo irropiyiani aasuj naa aalak isilen enche enaa enaelewanate apa o ina tung`anak apa oisileno ninche. Amu keetae oshi taata olkereti laa teniyieu nisilenoo iropiyiani niriku iltung`anak linchi ilo lmarei linchi metaa ilchakeni linonok terishata naje enaa enisilenoyie apa irropiyiani. Metaa teniyany kenya neeta iltung`anak likiyiolo. Niaku ore nkoitoi naagira kulo tung`anak ae puka pee metum ina naa alak isilen enche terishata naje enaa enaelewanate apa o lelo oisileno ninche.

eetae inkoitoi naagira ena sirkali ang' aisaidia iltunganak, naa iyiolo ene dukuya naa cost of transport .etaa oshi taata tenaa iyieu service fulani ,naa tesimu ino ake iyas itonita tenkaji ino. naa kidisaidi naa amu meekure egira iltung'anak aitumia, fare ,apuo mpaka atua town apuo, aas nena baa. meekure sii egirae aitalaku iropiyiani kumok, te registration anaa enaasi apa tedukuya.

Tenaaku naaji ol minister ai lena siai eramatare , naa kaitayu ilturruri kumok loopuo atua nkishu pee etum aashoom aiteng`ena iltung`anak haswa kulo aramatak. Aiteng`ena imbaa kumok according e ramatare niasita, aa enoo nkishu, enoo lukunguni , enoo ilchambai amu inakata ake etum iltung`anak anoto eng`eno oo siaitin enye. Mme doi oshi keotiki iltung`anak aas nkulie baa ina ng`eno meeta. Kake tenidim naaji anoto kulo experts oopuo aiteng`en ninche naa ketum nena siaitin enye ailepu.

Teneyieu olairemoni nemoku ena siai e unoto oo nkujit naa teniyau ashu teninyiang`u enkujita naidimu ina kop olameyu. A mu keetai inkujit naa tenilo ainyiang`u naa kop olameyu, ata meshaita naa kebulu ake. Niaku ina naaji entoki sapuk naidim oltung`ani atayiolo ajo keetae enkujita naidim nkuapi oolameyutin.

Yiolo olosho sapuk le kop kop loyioloi tiatua olkuak lenye naa enaaji e maasinta. Amu yiolo oshi enaji e maasinta naa iltung`anak lemeyiolo aisudoi olkwaak lenye. Eimu enkishopo , eimu en`daa nanya.

Yilolo osupuko loitekini aajo ketii eseriani naa ena kop naji Nyeri. Yiolo ena kop naji Nyeri naa enkop sidai naa nanyori. Naa enkop sii naa tenimany nemetumi nemetumieki ilchafui kumok tenkaraki kegol oshi etumieki ena kop imbaa naijo crime rates ketii abori oleng. Naa iyiolo sii enaa siai e politics naa ketii sii abori amu locality naa ina.

Eetai enyamali sapuk nagira ena lelero aimaa amu iyiolo oshi taata tele osho lang le Kenya eshomoto elelero kumok sukuul nei graduate aa nkulie. Kake tenelotu enaalo esiai nemeta ilkumok naa yiolo teina neiteru elelero aitijing`a ate atua imbaa nemeishiakino aa aok ilbangin aok kulo kiek le aok drug neitoki sii nepik ate atua kuna baa e terrorism tenkaraki esiai nemeeta. Niaku ina enyamali sapuk nagira youth aimaa.

Teniyiolou nkoitoi naidim aikuna nkishu inonok pee ebulu naa tening`uraki endaa. Metaa keeta kuna kishu olchamba lenye sidai lodaare loo nkujit. Yiolo e niare naa aitoti sii kuna kishu aramat. Tenidol ajo kemuoi nincho ilkiek, naa nishori sii ilkiek le minyoo pee eidim aibooi kulie moyiaritin. Idim sii aing`uraki oloing`oni le mpeku metaa ore epuo kuna kishu aisho neiyiu nkasho ashu iloing`ok le mpeku fulani metaa enidim oltung`ani aawaa osokoni nepuo haraka nimirr te siokinoto naa ninyiang`u ilkulie.

Yiolo enkop yioloti te utalii naa Maasai Mara. Neetai imbaa kumok naikuna peyie yioloti ena kop naji Maasai Mara. Yiolo embae e dukuya naa kuna ng`uesin eetae kuna ng`uesin naijo iltomia, iyingati, orng`atuny, emuny niaku ninche naitaa ena kop naji Maasai Mara metaa yioloti. Ore sii enkae naa kulo murran etaa ore pee ebaya ilashumpa ashu kulo tung`anak akeyie pookin oopuo Maasai Mara neng`asa kulo murran aitaranya , nerrik mpaka manyat niaku inakata paa yioloti ina kop.

Ore tenanu naa iyiolo mtandao naa enkoitoi sidai naitabaki iyiok ilomon amu easa imbaa kumok tiatua olosho lang' o tenkop naseuseu, naa kegol iyolou iyie ajo kanyoo nataase. Kake iyiolo naa tenkaraki ena mtandao apa nayeuo meeta embae nalusoo itu ining' oltung'ani. Iyiolo sii ena mtandao kesidai amu keeta ilomon lenkiteng'enare, kiteng'en iltung'anak mbaa nagira aapuo dukuya nisho iltung'anak eyolounoto nagira olosho aikunari.

iyiolo eneaiko nkera pee esujore ena mupanko pookin e digita ,naa tenesuj orkereti sidai, amu ore sii ninye ena bae e digital neeta baa sidain neeta ntorok, naa tenesuj naaji kuna kera sidan, nagira aasa tena kop, te nkoitoi e digitali, naa ketum aanotito eng'eno netum sii ataas inkulie baa, nadolita naasita too kulie kwapi. pee etum ailepunye enkishui enye.

Aisumare nanu enkisuma to loing'ang'ye, kaki adolita apa nanu ajo mareep doo oleng. Naa aiyeloo pee marepita idiim najei aku iata swaali niyeu ninkilikwanisho nimitumoki naa amu abaki nikigiraa network aisumbua tewueji nitii abaki nimiita enough data niidim akilikwanishore. Neeku asumore taa kaki mareep te .

iyiolo sababu nabo nemaidim aterepie enkisuma olong'ang'e, naa keetae nkwapi ashu keetae iweujitin, naa kikiti network .neeku iyiolo kitambo ijing' atua online nisumare, naa ekisumbua network oleng. kelo sii enkoitoi yiare, naa mitum naaji ilo kilikuai in deep niyiueu naaji niyiolou, amu keya neeku limited internet ,ashu l imited ilomno, neeku ore ijo alo aikilikuanu eishunye enkata.

Iyiolo enkoitoi sidai nindim atushukoki olopeny iropiani nikiriwaki tenkoitoi ashu bahati mbaya, idumu ake nena amba niwoshoki, iyiolo ake piiwoshoki ninkilikuanishore ajo kaaji ng'ania o ng'ania nanoto kuna ropiani iriwua, teine taa kijoki olopeny loiriwua nena ropiani ajo meeyie duo agira airiwaki naa kajo saai indim iyie airiwai iropiani ashukoki olopeny tenkanyit.

iyiole enkoitoi naishaa nidim atuutai ele tung'ani naa ing'as aikilikuan ajo kaji imanya naa kaji itii. iyiolo ake pee melakua niutaa, peekwetiki olduka lotaaniki, nelo ebenki fulani, pee elo alikioo lelo omon lenyenak, pee etumi atuutai teine wueji.

Yiolo eninko tenilimu naa ing`as awoshoki Safaricom esimu nijoki inji o nji nataase, kaji aiko tenaibelekeny ashu kaji aitaas, teine taa kiwutaa ilo turrur le Safaricom ajo inji taasa inji taasa naa ina kata pee meidim oltung`ani aimina.

iyiolo enkoitoi sidai naidim nanu atoduaa aj, ki favor kila mtu ,ashu kenarikino naa baa osinkolio, naa iyiolo pee atejo ena, naa tenijo ajo ibaa e video naa kitanyamal amu, mme pooki ng'ae oota esimu smartphone neme pooki ng'ae oota internet .kake tenijo ajo eno sinkolio, keeku kila myu available ,naa iyiolo sii enkae bae nemikirikino, amu ekinchori ake maswali nijo ele sinkolio apa ojo ena wena, neeku merikinoi asioki enkisuma osinkolio.

Yiolo naaji enkoitoi nidim ailepunyie esiai e nkisuma eimu video. Naa tenidim aisho iltung`ana simui ashu akeyie anything nataa keeta video. Amu tenijo ajoki iltung`anak pookin entijing, kayieu nikisuma naa video kintumia nidol ajo mme poki ng`ae lo afford, mme poki ng`ae otum esimu. Niaku tenidip naaji aishoo pooki ng`ae esimu, majo sii kitoki alau sababu ajo katala.

Kaidim nanu atejo, yiolo ena kisuma nayawuaki e digital naa eretoto tiatua iltung`anak pookin. Amu kesipa ake nchere ajo meeta oltung`ani lemeyieu netum eng`eno enaa enagira enkop aiendelea. Niaku yiolo te nanu naa keisidai pii naa enkoitoi sidai naidim aiteng`ena iltung`anak haswa ninye kulo oshi otii, nemetii atua ntawoni. Keponaa eng`eno enye neyiolou sii ninche imbaa naagra aendelea tenkop.

Iyeloo naiko teknoloji pee elepunye enkisuma naa keaku tenetuum nkerra kumook ashu iltung'anak kumoo ene otoi e digital petaa video ake atumia te sukuul naa mee lasima piiloo darasaa piitim eng'eno nitoon ake teatua enkaji eno nijiin atua online nijiin atua darasaa atua te simu inoo nipukuu. Ketelelek oshi ketelelek naa teknolojia baya oltung'anak kumook.

Yiolo enkoitoi sidai naaji nidim aiteng`ena likae tung`ani pee eyiolou ena siai e technolojia e digitali naa tenintegen. Teniya darasa ashu teniya akeyie mahali yeyote niyata kuna vifaa enaa kuna simui sapukin, kuna laptop kuna computer tenintegen ajo inji easi teniyieu ena baye naa inji easi. Naa enkoitoi sidai naaji naidim oltung`ani aiteng`enare. Amu miidim ake atoliki oltung`ani ena te simu iwoshito lasima peyie intodol too nkaik inonok peyie etum sii ninye aendelea ashu pee etum sii ninye ina ng`eno pee elo aretie kewon.

Iyeloo baya naikuna ena teknolojia nataa elepunye ilmaritaa kumook nelepunye sii nkerra teatua enkisuma enchee. Amu eta ata no mamaa kuna taa neetu ejing' sukuul ntoiwang' apa neetu ajing' sukuul etayoluto apa sii ninche aitumia kuna simu sapukin. Aimuu ena teknologia naa teneyolou enkerai e nkitii aitumia e simu asho aitumia ena laptop neidim aiteng'ena ng'otenye lenye asho menyee lenye asho lolashe. Naa kidolita ajo ilepunye ilmaaretia kumook amu ata communication mekore apa aya erishata naa doo amu etoyoluto naa kila mtu aitumia.

Yiolo inyamalitin naayawua ena kisuma e digital etaa yiolo nkera kutitik etayiolito taata aichokora kuna simui. Naa yiolo sii eiteng`ena kuna kera kunyinyik metaa meeta enemeyiolo ena kop. Naa ketii doi imbaa torrok natii ena kisuma e digital. Amu etaa kidim enkerai atijing`a openy atua esimu ni search ntokitin nimishiakino nidim anoto likae kuak limishiakino eton aa enkerai kiti. Niaku eetai taa sii ninche disadvantages naayautua ena kisuma e digital tiatua olosho lang haswa kuna kera kutitik.

Yiolo irreteni ladolita nanu peyie epikakini kuna kera oo nkuapi naalakua naa teneaku keetai ositima tenaduo area natii. Amu tenemetii naa ositima naa keikutik naa imbaa naidim ataasata tiatua enaduo area. Kake ore pee epiki ositima naa keidim ntokitin kumok pee eesayu. Ore e niare naa pee eyatai ilturruri kuna group ii naapuo abaiki naduo kera. Yiolo ake metaa keetae kulo turruri keetae nkolong`i naiteng`elaki pee epuoi aisuma kuna kera naalakua, aa te musho olapa nepuoi aadol inaduo kera neiteng`eni sii ninche imbaa metayioloto enaa ketum inaduo kera nkumok.

Iyiolo mbaa nayau enkisuma e laptop tiatua primari naa iyiolo oshi etii nkera primari naa eton a kutitik oleng' to larin naa tenishori nena kera mitumia laptop tina rishata naa kidim anotito eng'eno tesiokinoto oleng' amu eton a fresh minds enje, eton meeta mbaa kumok . Neeku iyiolo tenebaya secondary naa mitoki aisumbuarisho ashu mitoki oltung'ani alimana amu iyiolo a kiti idipa aibung'a naduo baa pookin naidimi ataas, nemidim sii aishoo irmalimuni enkata nagol oleng' tiatua primari.

Yiolo ena computer lab neeta dupoto oleng tiatua nkera ang. Amu ore sababu e dukuya keeta nkera quality time naapuo aisumare ashu ayiolounye imbaa sapukin natii atua ena computer. Aa tenidim oltung`ani aisuma computer neidip nena units natii atua computer nemeeta aikata entoki naidim atalaikinoyu. Amu ine etii mbaa pookin, amu ore oshi taata enkishon nikitii naa computer easishoreki ashu laptop naa teneetai ina computer lab naa kidim enkerai anoto eng`eno naishiakinore. Ata sii teneaku kenya ina kerai oltung`ani musima letaa enoto esiai naa mitoki atum , ashu mitoki agoliki easita ina siai amu eidipaki aiteng`ena enaiko tenitumiai computer.